Kore enabae, naa enetipat oleng tolosho lang, amu, kore tenias enabae naa itum endaa ninosnos, kore si enkae, kore peyie ias enabae na itum impisai teninkes enadaa amu imir, nitum iropiyiani kumok, nidim duo ake aiterunye enkae kias ino nikiret tontokiting ekila enkolong'. Kore si enkae, kore enakias, naa endaata tosuam ang tenkata si olameyu, tenelotu enkolong' sapuk naa ninche oshi ishori isuam ang pee meya ilo ameyu. Nakadol ajo enetipat oleng enakias tiatua olosho lang.

Kore entokii naikoo enaiposha e Victoria metaa metaa keeta sinkir kumok naa enkitobirata e Nile perch, keitobirata enia Nile perch petaa keisapuk enkaare oleng nashumi tene ng'oji. Kore sii enkaii enkijapee sidai ena nkoop naa kenyoor esinkir oleng amu ketuumoko atiishoto te kumooyu neponuni ninchee. Ore sii enkaai ketuum esinkir endaata sapuk tene eposha amu kekumook ntokiti nayau enkaare neinos ninchee aitaa endaa enye. Kore sii enkai kesapuk enia eposha naa metumooki ltung'ana aitayu sinkir kumook tenia.